Gin okenge mage minyalo ket e gweng' mondomi wabed garita maber mar jamni mondo kik lee mag bungu kik monjwa? Gin okenge mage minyalo ket e gweng' mondomi wabed garita maber mar jamni mondo kik lee mag bungu kik monjwa?

Gin ang'o mag piny owacho minyalo yudo kowuok kuom huduma center ei Kenya? Gin ang'o mag piny owacho minyalo yudo kowuok kuom huduma center ei Kenya?

Ere kama ijakane chiemo ne nyithindi mondo gicham kagiduogo kagia sikul? Gichamo chiemo marom nade giduto? Ere kama ijakane chiemo ne nyithindi mondo gicham kagiduogo kagia sikul? Gichamo chiemo marom nade giduto?